Ũndũ wa mbere nĩ kũgetha maĩĩ rĩrĩa mbura yaura na kũiga maĩĩ macio dam kana matangi-inĩ nĩguo makahũthĩka rĩrĩa riũa rĩkara na kwage maĩĩ ma kũigana ma kũrĩma. Arĩmi no mahande mĩmera ĩrĩa ĩkoragwo na ũhoti wa gũkũra na maĩĩ manini. Ũndũ ũngĩ, arĩmi no mahũthĩre njĩra cia gũtũma tĩĩri ũige maĩĩ kwa ihinda inene kũgerera njĩra ya kwarĩra mĩmera ĩyo mahuti nĩguo kũrigĩrĩria ugunyu wa tĩĩri gũthira naihenya. Ũndũ ũngĩ nĩ kũhũthĩra njĩra cia kĩrĩu cia gũitĩrĩria mũmera maĩĩ, harĩa mũrĩmi abataraga o gũitĩrĩria o gĩtina maĩĩ handũ ha kũhũra maĩĩ mũgũnda wĩ wothe. Ũndũ wa mũico, mũrĩmi no ahande mĩtĩ ĩrĩa ĩna ũhoti wa gwĩtiria riũa mũgũnda-inĩ nĩguo kũhe mĩmera yake kĩruru.

Njĩra ya mbere nĩ kũhũthĩra njĩra cia kĩĩmerera cia kũhũrana na tũtambi na kũrũwa na ria niguo kũnyihia ũhũthĩri wa ndawa iria kaingĩ ikoragwo na chemical ũgwati harĩ tĩĩri. Ũndũ wa kerĩ nĩ gũkorwo na mũbango mwega wa ũhũthĩri wa maĩĩ mũgũnda-inĩ nĩguo kũnyihia ũhotekeku wa maĩĩ gũkuwa tĩĩri. Ũndũ ũngĩ nĩ kwarĩra tĩĩri waku mahuti nĩguo kũrigĩrĩria maĩĩ gũkuwa tĩĩri gũtigĩrĩra ũgunyu wa ma wa tĩĩri ũrĩoho na mahuti maya rĩrĩa matwĩkanga matwĩkaga thumu ũguo gũteithĩrĩria ũnoru wa tĩĩri. Njĩra ĩngĩ nĩ gũtigĩrĩra atĩ mũrĩmi nĩagarũrĩra mĩmera ĩrĩa arahanda handũ ha kũhandaga mũthemba ũmwe wa mĩmera. Ũndũ ũyũ wĩ bata nĩguo kũrigĩrĩria mĩmer kũrigĩrĩria mĩrimũ ya tĩĩri ĩrĩa ĩcũngagĩrĩrio nĩ mũthemba ũmwe wa mĩmera. Ũndũ ũngĩ nĩ kwenja tũmĩtaro kũndũ kũrĩa kũhurũrũku nĩguo gũtigĩrĩra tĩĩri ndũnakuwo nĩ maĩĩ rĩrĩa kwagĩa na mĩiyũro. Ũndũ wa mũico nĩ kũhanda mĩtĩ mũgũnda-inĩ waku nĩguo kũgitĩra tĩĩri ũrĩa wĩ kũndũ kũhurũrũku, kũnyihia gũthererio gwa tĩĩri nĩ maĩĩ na kuongerera ũgima mwega wa tĩĩri waku.

Wa mbere, nĩ gũthomithia arĩmi njĩra cia kĩrĩu, cia ũrĩmi ta kũhũthĩra thumu urĩa kwaagĩrĩire, kũhũra ndawa irĩa ikinyanĩire ikĩro, njĩra njega cia kũhũthĩra maĩ mĩgũnda-inĩ yao, oro ũndũ ũmwe na kũmathomithia ũhoro wa macini cia kĩrĩu cia ũrĩmi. Na bata wacio ta tũragita, macini ingĩ cia gũcimba, kũhũra ndawa, kũrĩmĩra, ona kũgetha. Ũndũ wa kerĩ, harĩ bata wa arĩmi gũthomithio ũrĩa magũkorwo magĩthimĩrwo tĩri wao, nĩguo kũmenya kĩrĩa maratanya kũhanda nĩ kĩagĩrĩirwo gũkorwo gĩkĩhandwo mũgũnda-inĩ ũcio, na indo irĩa mũrĩmi akũhũthĩra ta thumu. Ũndu wa gatatũ, harĩ bata kũmenya ũgarũrũku na ũcenjia wa rĩera, na ũrĩa mangĩhũrana na thĩna ũyũ ta kũhanda mĩmera ĩrĩa ĩrĩ na ũhoti wa gwĩtiria ũrugarĩ mũkĩru. Ũndũ wa kana, nĩ kũhũthĩra mbeũ iria ihĩtũkĩtio nĩ honge cia ũrĩmi nĩguo kũgĩa na magetha maingĩ tondũ mbegũ ici cirĩ na ũhoti wa gwĩtiria mĩrimũ. Ũndũ wa mũico nĩ ũrĩa arĩmi mangihota kũgitĩra tĩri wao ta kũgarũrĩra mĩmera, kũiga maĩ tĩri-inĩ kwa ihinda iraya, na kũgitĩra tĩri gũthererio nĩ maĩ.

Wa mbere nĩ mũigana wa mbegũ, harĩa mbegũ nene nĩ ĩrabatara irima irikariku ũkĩringithania na mbegũ nini, ũndũ ũngĩ nĩ mũthemba wa tĩri waku, ta tĩri wa mũthanga, wĩikũrũkagia maĩ nginyagia kũrĩa thĩ, na koguo he bata ũngĩkorwo na tĩri ta ũyũ, kwenja irima irikariku rĩrĩa ũkũhanda, ũndũ wa gatatũ nĩ ũgunyi wa tĩri ũrĩa nĩ wa bata mũno harĩ mũmera gũkũra, rĩrĩa mũrĩmi ahanda mbegũ yake thĩ mũno tĩri-inĩ wĩ mũmo noyage gũkũra, tondũ gũtirĩ na ũgunyu wa kwĩigana, ũndũ wa kana nĩ mũthemba wa mũmera, kũrĩ mĩmera ĩrĩa ĩbataraga kũhandwo ma marima-inĩ mariku ta ndũma, mĩanga na ikwa, ũndũ wa mwĩico nĩ atĩ nĩ ũrĩa tĩri wa mũrĩmi ũhana, nogũkorwo tĩri ũcio ũrĩ mũmũ mũno, na kũgĩe bata wa kwenja irima irikariku, nĩguo mĩri ya mĩmera ũcio ĩhote kwĩhanda wega na gũkũra.

Wa mbere nĩ, ũnyihu wa irio kuumana na ũrugarĩ mũkĩrũku, ũrĩa ũratũma mĩmera yage gũkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ũnyihu wa maaĩ kumana na wagi wa mbura ya kũigana, na rĩrĩa yaura ĩkaura na njĩra nene ĩgathũkangia irio ciria cirĩ mĩgũnda-inĩ, na gũcenjia kwa mahinda marĩa arĩmi mamenyerete kũhanda. Ũndũ wa kerĩ, nĩ gũtuthũka kwa mĩrimũ ya mahiũ ĩrĩa ĩtũmaga yage kũrehe baida njega oro hamwe na gũkua kwa mahiũ na wagi wa irio cia mahiũ cia kũigana. Ũndũ wa mũico, nĩ tĩri gũkuo rĩrĩa mbura nene yaura kirũmanĩrĩrio, ona rĩrĩa riũwa rĩara mũno, tĩri ũgakuo nĩ huho nene iria cirahurutana, oro hamwe na ũrugarĩ mũkĩru ũkanyihia ũnoru wa tĩri na kũnyua maaĩ marĩa marĩ tĩri-inĩ.

Thirikari nĩ inyitanĩire na honge cia ũthũthuria wa ũrĩmi, na ũthii wana mbere, gũthundũra njĩra njerũ cia ũrĩmi, mbegũ cia kũhanda, na mbegũ cia nyamũ kũringana, na icigo itiganĩte iria ciagĩrĩire gĩcigo ogĩcigo. Ũndũ wa kerĩ, thirikari nĩ Yambĩrĩirie mũbango wa gũtũma ataramu aũrĩmi mĩgũndainĩ ya arĩmi na ithomoinĩ cia arĩmi nĩguo kũmahe mathomo na njĩra njega cia ũrĩmi iria cirĩ na ũmithio hamwe na ũhũthĩri wa ndawa kũmenyerera tĩri, hamwe na ũrĩthia wa mahiũ. Ũndũ wa gatatũ thirikari nĩambĩrĩrie mũbango wa ũkinyanĩria arĩmi ũhoro kũgerera mĩtambũ ya kĩrĩu ta I shamba kũrĩa arĩmi marahota gũthoma mũndũ arĩ gwake mũciĩ atarĩ bata wa gũthĩ mĩcemanio na ithomo cia arĩmi. Ũndũ wa kanna nĩmũbando wa kũhe arĩmi indo cia kũrĩma na njĩra ya raithi ta thumu na mbegũ cia kũhanda na mbegũ cia ũciari harĩ mahiũ. Oroho mũbango wa gũtigĩrĩra arĩmi nĩmona thoko njega harĩ magetha mao na njĩra ya gũaka thoko kũhotithia ũthondeki wa indo nyingĩ, kuma kũrĩ magetha macio amwe na kũhũra njeki ikundi ciao cia arĩmi.

Thĩna wa mbere nĩ atĩ, atumia nĩmagaga kĩndũ gĩa kwĩgithia nĩgwo mone ngombo, kwa mũhiano atumia aingĩ matirĩ mĩgũnda ĩrĩa mangĩoya ngombo nayo, tondũ ũkoraga athuri ao nĩo ene taitũ ya mũgũnda ũcio, kwogwo ĩgakorwo harĩ haritũ kũheywo ngombo. Ũndũ wa kerĩ, atumia gũkorwo marĩ na mĩeke mĩnini ya kũheywo ngombo, gũkĩra arũme, kuona rĩngĩ ta matekuhota gũkorwo makĩkinyanĩria kũrĩha mbeca icio. Ũndũ wa gatatũ, nĩ mĩhĩnga ya ũndũire kuona no ũkore atumia aingĩ matirĩ mbeca kana mĩeke ya gwĩtuĩra matua mao mĩciĩ-inĩ kana matũũra-inĩ mao. Ũndũ wa kana, nĩ atĩ atumia no mage mathaa ma gũthiĩ ithomo cia arĩmi, nĩ ũndũ wa mawĩra marĩa makoragwo namo maingĩ thĩiniĩ wa mĩciĩ-inĩ yao na matũũra-inĩ mao. Ũndũ wa mũico, nĩ atĩ, nĩ kũrĩ na ũnyihu wa arĩ, wa ataaramu a ũrĩmi arĩa nĩ atumia, ũgakora rĩngĩ mũtumia kana mũthuuri wake ndaiganĩire rirĩa mũtaaramu mũthuri aramũthomithia.

Ũndũ wa mbere, nĩ gwĩciria atĩ ũrĩmi ndũrĩ mbeca na kuona ta matangĩtongio nĩ ũrĩmi, na kuona ũrĩmi tarĩ wa andũ a kĩrathi gia thĩĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ kuona wĩra wa mũgũnda wĩ mũritũ kũrĩ wĩra wa obici. Ũndũ ũngĩ, aingĩ monaga ũrĩmi tarĩ ũndũ mũhetũke nĩ mahinda na gũkorwo gũtirĩ na ũhũthĩri wa mĩtambo mĩingi ya kĩrĩu. Ũndũ wa kana, nĩ kuona ũrĩmi kaĩ ũtarĩ mbeca cia kwĩhokeka iria cirĩingĩraga mũhuko o mweri o mweri na rĩmwe ũrĩmi nĩ ũcũngagĩrĩria hathara rĩrĩa mĩmera yahĩa nĩ baa kana rĩrĩa mahiũ makua. Undũ ũngĩ, nĩ gũkorwo ayuthi aingĩ mathamĩire mataũni-inĩ gwetha mĩaramano. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ gũkorwo ati a yuthi nĩ mathomete na makagĩa na wadandũku wa meciria ma kũrũta mawĩra mangĩ maingĩ tiga ũrĩmi, na ũndũ wa mũico nĩ gũkorwo atĩ mĩgũnda nĩ ĩgĩte goro na gũkagĩa na ũnyihu wa mĩgũnda.

Nĩ kũrĩ na ũhotekeku wa gũtambia mĩrimũ ya ndera, kana ya kũgwatanio kuma rũũru rũmwe nginya rũrĩa rũngĩ, angĩkorwo mbegũ ĩrĩa yarutirwo ndĩathũrũmirwo wega na gũtigĩrĩra ndĩarĩ na mũrimũ kana thĩna oro wothe wa mwĩrĩ. Ũndũ ũngĩ, mahiũ no maage kũgwatia ndume angĩkorwo rĩrĩa mbegũ yarutirwo ndĩarutirwo wega, kana ĩkĩaga kũrutwo nĩ mũtaaramu ũhĩgĩrĩire ũciarithania wa mahiũ. Ũndũ ũngĩ, cindano ya ndume no yage kũruta wĩra rĩmwe na koguo ĩgacokerwo harĩa mũrĩmi athiaga hathara ya kũrĩha cindano rĩngĩ nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte, ta kwaga kũiganania mahinda wega na mbegũ gũkorwo ĩtakinyanĩire ikĩro. Ũndũ ũngĩ, ũngĩtheca cindano ĩmwe ya ndume ĩhanaine kũrĩ mahiũ maku mothe, wahota gwĩkora mahiũ maku mothe makĩgũmĩrwo nĩ mũrimũ ũmwe, kana mahiũ maku makaremwo nĩ gwĩtiria kumana na mĩrimũ mĩthemba ĩtiganĩte kana ũcenjia wa rĩera.

Wa mbere, nĩ gũtigĩrĩra nĩ moya ikinya rĩa gũthundũra na gũtwarithia na mbere ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu harĩ ũrĩmi nĩguo kũgacĩrithia wongerereku wa irio, gũcaria kĩhonia kĩa mathĩna marĩa magũmĩire ũrĩmi, na kũhĩmbĩria njĩra cia kĩrĩu cia ũrĩmi, ta hydrophonics. Wa kerĩ, nĩ gũthondeka mĩeke ya mawĩra rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi na njĩra ya kũingĩra mĩgũnda-inĩ na kũrĩma, oro ũndũ ũmwe na kũhingũra biacara iria cikonainie na ũrĩmi, na kũhingũra mĩeke ya wendia wa magetha nginyagĩa nja wa bũrũri kũhetũkĩra nenda. Ũ ndũ wa gatatũ nĩ gũtigĩrĩra kũrĩ na irio cia kũigana bũrũri-inĩ kũgerera njĩra ya kũrĩma, ũhũthĩri mwega wa indo iria marĩ nacio, ta mĩgũnda ona ĩngĩkorwo ĩ mĩnini, hamwe na gũcaria njĩra ya kũhũrana na ũcenjia wa rĩera. Ũndũ ũngĩ, nĩ kũyiũkia iturwa cia ũtongoria, na gũcenjia mawatho marĩa mahĩngaga arĩmi wĩra-inĩ wao. Ũndũ ũngĩ nĩ kũgucĩrĩria ahũri biacara anene kwĩingĩrĩra ũrĩmi nĩguo gũkũria rũhonge rũrũ.

Ũndũ wa mbere wa gwĩtĩĩra mũno makĩria, nĩ magetha maingĩ, na marĩ na gĩkĩro kĩa igũrũ nĩgwo kũgucĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa marĩ thoko. Ũndũ ũngĩ, nĩ gũkorwo na mahiũ maragucĩrĩria na mena ũgima mwega wa mwĩrĩ, marĩ ma iria kana ma nyama. Ũndũ ũngĩ, nĩ kuona njĩra ciakwa cia ũrĩmi nĩ irathaitĩra marĩa matũrigicĩirie ta rĩera, kũmenyerera tĩri na kũmenyerera maaĩ. Ũndũ ũngĩ, nĩ kwona bamĩrĩ, matũũra ona bũrũri wĩna bũthi wa irio wa kũigana kwa ihinda iraya. Ũndũ ũngĩ, nĩ gũkahota gũtigĩra bamĩrĩ ũgĩ wa ũrĩmi na kũmagucĩrĩria kwĩngĩra thĩiniĩ wa ũrĩmi. Ũndũ ũngĩ, nĩ kũhota kũhĩmbĩria ũthundũri wa mĩtambo na macini cia kĩĩrĩu cia kũrĩma nĩgwo kũhũrana na ũcenjia wa rĩera na mathĩna mangĩ ma ũrĩmi. Ũndũ wa mũico, nĩ gwitĩĩra wĩra wa moko makwa na gũkenerera thigino yakwa kumana na ũrĩmi.

Wĩra wa mbere nĩ gũtigĩrĩra mabataro ma bũrũri wa Kenya nĩ makinyanĩrio thĩiniĩ wa mabũrũri-inĩ macio na gũtigĩrĩra Kenya ĩrĩ na rĩtwa rĩega kũu. Wĩra ũngĩ nĩ kũheana ũteithio kũrĩ a kenya arĩa maikaraga mabũrũri-inĩ macio na kũmahe motungata ta ma passport na kũmenya watho wa kũu, na kũmateithĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa kũngiumĩra ũgwati rĩrĩa marĩ bũrũri-inĩ ũcio. Ũndũ wa gatatũ nĩ kũgacĩrithia wonjoria gatagatĩ ga Kenya na mabũrũri macio, na njĩra ya gũcaria thoko cia indo irĩa ikũragio na gũthondekerwo Kenya. Kũheana mĩeke ya wonjoria kũrĩ aigithia arĩa mangĩũka kũigithia gũkũ bũrũri-inĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ kũnyitithania a kenya arĩa marutaga wĩra na maikaraga nja wa bũrũri, kũnyitanĩra na arĩa marĩ harĩ ũkũria wa bũrũri. Ũndũ ũngĩ nĩ kũrũgamĩrĩra Kenya mĩcemanio-inĩ ya kĩ mabũrũri. Wĩra ũngĩ nĩ gũkinyĩrĩa akenya arĩa maikaraga mabũrũri-inĩ macio ũhoro wĩgiĩ mĩbango na mĩtaratara ya thirikari ya Kenya.